Ma en Modio M56 kids tablet. Itio ko itio kode e keto wifi yudo yore, kendo keto ranyisi mar jonyuol. kode e loso kendo seche moko itio kode e somo itio kode e keto nyal.